Kokonati nĩ njega, nĩ ĩkĩraga mũndũ hinya mwĩri, maguta mayo namo nĩ mega, nĩ mateithagĩrĩria kũnyorokia ngothi, ona njuĩrĩ kũmĩthondeka, ĩgaikara ĩnyorokete.